Irio irĩa ĩrĩagwo mũno mũciĩ inĩ wakwa nĩ ta ngima ĩrĩa ũrũgagwo na ĩgathondekerwo nyeni mĩthemba ngũrani nĩ kũriagwo mũcere ũrĩa ũtherũkagio kana ũgakarangwo mũcere ũgĩkarangwo ũtũkangio na warũ kana watherũkio ũkarũgĩrwo ndengũ kana mboco kana minji, nĩ kũrĩagwo gĩtheri kĩrĩa thũtha wa gũtherũkio gĩcokaga gĩgakarangwo, nĩkũrĩagwo mũkimo mũkimo ũyũ ũkoragwo ũthondeketwo na indo ngũrani nĩ kũrĩ mũkimo ũthondekagwo na minji hamwe na warũ kana mũkimo wa mbembe na mboco na nyeni irĩa itũmĩkaga gũthondeka mũkimo. nĩkũrĩagwo cabaci iria cithondekagĩrwo gĩtoero na kĩo ngũrani na minji, ndengũ kana nyama.

Nenda cia ũkinyanĩria nĩ ikoretjwo ikĩnyita itemi inene mũno thĩinĩ wa gũkũria thayũ na gũtũĩthania ngũĩ kaũtĩ inĩ ya Garissa , ikoretwo igĩka ũgũo na njĩra ta cia kũrehe atongoria na aikaria a kauntĩ ĩyo hamwe kũgerera nenda inĩ cia ũkinyanĩria na njĩra ĩno makĩ aikari nĩmakoragwo makĩgeria kũrehe mateta mao kũĩ atongoria na kũreka atongoria ao mamenye maũndũ marĩa marakoragwo makĩgerera kana marĩa mareciria nĩmo maratũma gũkorwo gũkĩgĩa na ngũĩ thĩinĩ wa kauntĩinĩ yao .O aikarĩ enywe nĩ makoragwo makĩhũnjia thayũ thĩinĩ wa gũtambia ndeto kana kwirana bata wa gũkorwo magĩikara na thayũ naa kũmenya maũndũ marĩa macũngagĩrwo kana marĩa maimanaga na gũkorwo gũtarĩ na thayũ kauntĩinĩ yao tondũ maũ nĩ maũndũ marĩa matũmaga macoke thũtha na magatũma kũgĩe na maũndũ ta wĩitangĩkũ wa indo andũ kũragana na maũndũ mangĩ maingĩ mũno magakorwo mategũthiĩ na mbere thĩinĩ wa kauntĩinĩ ĩyo yao na rĩrĩa aikari enyewe mena ũhoro toyũ kana mena ũmenyi toyũ nĩ megũkorwo makĩgegia kũnyita itemi inene mũno o enyewe gũkorwo magĩkũrĩa thayũ nagũkorwo makĩ makĩnyitana o enyewe.

Ũcenjania wa mbeca na thimũ nĩ ũkoretwo ũkĩnyita itemi inene mũno thĩinĩ wa mwena wa ũrĩmi nĩ ũndũ wa ũrĩmĩ nĩ tondũ arĩmi makoragwo makĩnyita marĩhi mao kũma kũrĩ agũri aindo cio o, ono nĩmakoragwo makĩnyita ĩndo ciao kũma kũrĩ thirikari na njĩra ya raithi na mũrĩmi ndagũbatara gũkorwo agĩthiĩ kũara raini handũ kana kũgiana na mũndũ bata akorwo aheanĩte marĩtwa kana namba kana eeh kana maũndũ marĩa marabatarĩkana thĩinĩ wagũkinyanĩria ũhoro ũyũ wa kũrĩha kana gũcenjania mbeca thĩinĩ wa kũhũthira thimũ aah arĩmi oho nĩmakoragwo makĩnyita marĩhi mao kũmana kũrĩ agũri o andũ aya a nini arĩa maragũra indo cĩo na rĩngĩ mũndũ nde na mbeca mokoinĩ make no nĩ ekwenda kũgũra kĩndũ ahatota gũkũa kĩndũ kiu ategũtĩga atĩ to ndarĩ na mbeca mokoinĩ make arĩmi o enyewe nĩmahotaga gũkorwo makĩgũra kana kũrĩhira indo irĩa marabatara thĩinĩ wa gũkũria ũrĩmi wao na rĩngĩ to matiũma na mbeca moko inĩ makahota gũcenjania na thimũ ona akorwo kĩndũ kĩu gĩ kũraya na rĩngĩ mũndũ nĩ aragĩbatara magakĩhota magĩcenjania mbeca na endia kana na arĩmi aria angĩ na njĩra ya.

Ciana cia ndigwa nĩ ciana irĩa ikoragwo ikũĩrĩirwo nĩ aciari, ũmwe kana erĩ, na ciana ici nĩ ikoragwo ikĩgerera maũritũ maingĩ mũno na rĩngĩ nĩ ciagaga gũkorwo na andũ mara manyitĩrĩra na kũogũo matũra inĩ maĩtũ no tũgerĩe kũmanyĩtĩrĩra kana kũmateĩthia na njĩra ta ya kũmahengere nguo cĩa kwĩhũmba kũmarĩhĩra gĩthomo kũmahengere irio kũmahe maũtaro na kũmatwara rĩngĩ ta thibitari angĩkorwo marĩ arwarũ ona rĩngĩ andũ arĩa mangĩ korwo mena ũhoti wa gũikara na o kwao mangĩgerera mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire no mahote kũmanyĩta ũgenĩ na gũĩkarania na o kwao na makorwo makĩmateĩthĩa na kũmanyĩtĩrĩrĩra na njĩra o yothe mangĩ hota gũkorwo makĩmateĩthia na mangĩ hota kũmateithia nayo ciana ici nĩ getha ĩtĩgakorwo ĩkĩigũa ata itĩganĩiriokana kaĩ gũtarĩ na andũ maracienda na rĩrĩa mekũĩgũa nyitĩrĩirwo nĩ mekũhota gũkũra na wendo na mahote onao gũkĩnyanĩria iroto cia o tondũ nĩmarakorwo amakĩnyĩtĩrĩrwo nĩ andũ arĩamarĩ hakũhĩ nao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Mĩcemanio ya nendainĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithia mũno mwena inĩ wa gĩthomo na gũkinyĩra andũ, nĩ amũ andũ nĩmakoragwo magĩthoma kũmana kũrĩ ataramũ amaũndũ ngũrani, either kuma mwena inĩ wa gĩthomo kana andũ gũka gũthoma ataramũ gũka gũthomithania ũhoro wĩgie maũndũ maingĩ ngĩnya ũgĩma mwega wa mwĩrĩ, ũhũthĩri mwega wa mbeca. Oho ũhoro wa kothi kana mathomo maria mekũo kana gwĩthomera kana kwĩgĩra na andũ makoragwo makĩge makĩnyita maũndũ maya na njĩra ya raĩthi kũgerera mĩcemanioinĩ ĩno , oho andũ nĩmakoragwo makĩhota gũcenjania meciria na ataramu kana o enyewe kwa enyewe o kũgerera mĩcemanioinĩ ya nendainĩ cia wanirĩria kana cia ũkinyanĩria na andũ magakorwo magĩkũrania hakiri thĩinĩ wa maũndũ marĩa maracenjania aah andũ oho nĩmakoragwo makĩ menya maũndũ marĩa marathiĩ na mbere rĩngĩ tũge ta mwenainĩ wa gĩthomo na akamenya nĩ maũndũ marĩkũ macenjetie na nĩmarĩkũ metereire.

Nĩ thuraku, nĩ tondũ thuraku cingĩgera handũ ta mũgũnda wa mũndũ kana rĩrĩa ciĩ mũgũnda-inĩ wa mũndũ na gũkorwo kwĩna tũtambi kana kwĩna tũnyamũ tũragia mũndũ, aah thĩinĩ wa mũgũnda wake, thuraku nĩ hotaga kũnina tũnyamũ tũu kana kũrĩa nĩ amau irĩaga tũtambi tũrĩa tũnini na tũnyamũ tũu nĩ tuo tũkoragwo tũgĩthĩnia andũ, either mũgũnda-inĩ kana nginya mĩtũrĩre-inĩ tu ya o mũthenya, kwoguo thuraku rĩrĩa cingĩgera handũ ta mũgũnda-inĩ wa mũndũ ũcio nyingĩ na ikorane na tũnyamũ ta tũu nĩ ihotaga gũcieheria, nĩ ihotaga gũtweheria na ihenya mũno, oho thuraku nĩ iteithagĩrĩria kũrehe rĩera thĩinĩ wa tĩri, rĩrĩa ira tambĩrĩra kũu tĩri-inĩ, na kĩu nĩ kĩguni gwĩ tĩri, tondũ tĩri nĩ ũbataraga gũkorwo ũkĩhuhia nĩguo ũhote gũteithia mĩmera ĩrĩa ĩngĩ.

Ĩngĩuga nĩ gũkũringana na nĩkũ mũkawa waku ũrĩ kana kũrĩa ũrakoma ũrĩ, no ndingĩteyanĩria atĩ nĩmaa kwĩna maũndũ marĩkuo ma mathĩna ma ũgitĩri, kogwo oharĩa mũndũ arĩ hebata gũkorwo ũkĩmenya kana wĩna ũmaa atĩ wĩmũgitĩre. No ona kũrĩ o ũguo, harĩa mũkawa wa mũndũ ũrĩ, kana ũkinyanĩru wa mũkawa ũrĩa mũndũ atuĩte gũkoma ũrĩ, nĩ kũracangĩra hanene mũno na ũgitĩri wa mũndũ, tondũ harĩ mĩkawa ĩkoragwo kũndũ kũmwe kũrĩa gũtarĩ na ũgitĩri mwega, kana kwĩna maũndũ maingĩ marahanĩka makĩũgitĩri, na rĩrĩa mũndũ egũkoma kũndũ takũu, no ũkome kana ũkorwo wĩna ũmaku atĩ ũndũ mũru no ũkũhanĩkĩre wĩkũu. No mũndũ agĩcagũra kana ũgĩtua gũthiĩ mũkawa ũrĩa ũĩ wĩna ikĩro, kana nĩ ũkinyanĩirie ikĩro njega cia ũgitĩri, ndigwĩciria mũndũ no akorwo ena ũmaku o wothe arĩ kũndũ-inĩ ta kũu. Kogwo nĩ maa kwĩna thĩna wa ũgitĩri, na mũndũ nĩ ekwagĩrĩra gwĩcunga kũrĩa arathiĩ gũkoma.

Mamwe ma maũndũ marĩa ciana ikoragwo igĩka tiga gũthoma kuma irĩ thukuru kana ona mũciĩ nĩ, gũthaka, ciana nĩ ciũĩkaina na kwenda gũthaka na ona nĩ ihũthagĩra mahinda maingĩ kana macio gũthaka, rĩrĩa irĩ hamwe mĩthako ngũrani ngũrani, na ithakagĩra mũciĩ barabara-inĩ kana ona irĩ thukuru. Aah ona noũkore ciana igĩteithia aciari ao, kũruta mawĩra marĩa cingĩkorwo cibundithĩtio kana cihetwo nĩ aciari ao cikerwo cikorwo cikĩhingia mawĩra ta mau, na oho no ũkore ciana ciĩ cienyewe kana no ũkore mwana agĩthomithia maũndũ kana ũndũ ũrĩa angĩkorwo eyendeire gũthoma kana gwĩka angĩkorwo nĩ endete gwĩka. Ta gũthoma kana gwĩbundithia maũndũ ta gũtuma, kũruga maũndũ ta macio, na mau mothe mũno mũno mangĩkĩkĩra mũciĩ.

Mbica ĩno ĩroneka ta ĩhorĩtwo thĩinĩ wa kĩũngano kĩa arĩmi, na haha harĩ na mũrĩmi na athuri angĩ erĩ mahana ta arĩ a rũhonge rwa ũrĩmi kana arũgamĩrĩri a ũrĩmi, na haha harĩ na mũrĩmi ũyũ wa mũtumia ena maciaro kana ena irio iria angĩkorwo akũrĩtie gwake kana iria, arehete kĩũngano-inĩ gĩkĩ, hena marigũ na hena melon ici cia kawaida na ici ingĩ, na aya arũgamĩrĩri a ũrĩmi megũgĩkĩte kwona maciaro make, na oho makĩonaga maũndũ marĩa kana indo iria mũrĩmi ũyũ akũrĩtie matua kũhũrwo mbica nake nĩ ũndũ wa maciaro make marĩa maroneka marĩ mega kana makinyanĩire kana mena riri.

Ũndũ ũyũ ũrahanĩka haha nĩ ũthundũri wa maĩ ma mũingĩ, na ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa nĩ tondũ maĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, handũ harĩ andũ aingĩ kana mũndũ arĩ wiki akĩhota kũgĩa maĩ, nĩ ũndũ wa bata tondũ andũ nĩ makoragwo, makĩhota kũgĩa maĩ ma kũhũthĩra ta mũciĩ-inĩ wao, kũruga, kũnyua, gwĩthamba, kũhũra nguo na kũiga ũtheru na rĩrĩa andũ marahota kũiga ũtheru nĩ makoragwo na nginya ũgima mwega wa mwĩrĩ kana nĩ rĩrĩa andũ makoragwo na maĩ makũigana nĩ mahotaga kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ korwo ĩkĩrehwo nĩ gĩko kana wagi wa maĩ. Aah oho rĩrĩa kwĩna maĩ maingĩ kana maĩ ta maya ma mũingĩ arĩmi nĩ makoragwo makĩhota kũgĩa maĩ maingĩ ma kũhũthĩra mĩgũnda-inĩ yao na ũguo makahota gũkorwo magĩciarithia irio nyingĩ na makendia kũrĩ rũrĩrĩ-inĩ rwao ona makagĩa iria cia kũrĩa na maũndũ ta macio nĩ makoragwo magĩtwarithia mbere rũrĩrĩ.

Haha hatirĩ na ũndũ wa gũkenania nĩ amũ mbĩca ĩno ĩronania ũrĩa andũ makoretgwo gĩtegĩko kĩingĩ kĩrĩa gĩtarĩ gĩa igũnĩ tĩri inĩ kana kana marĩa matũrigicĩirie na ironanĩa ũrĩa andũ mateangaga ino cia plastic na nylon kwĩ marĩa matũrigĩcĩirĩe na maũndũ maũ makoragwo magĩthũkia rĩera na gũtũma kũgĩe na aah ikuũ cia nyamũ irĩa cikoragwo cigĩikara tĩri inĩ nĩ tondũ cĩtĩngĩkorwo cikĩhota kũhũhia rĩrĩa ira rĩrĩa indo ta ici cia plastic itetwo haha na oho maũndũ ta maya nĩmakoragwo makĩrehe mĩnũngo mĩũrũ thĩinĩ wa marĩa matũrigicĩirie nĩ amũ gũkoragwo gũtetwo takataka cia mĩthemba mĩingĩ na maũ no makorwo makĩgĩrĩrĩria andũ gũikara wega kana gũkorwo marĩ na rĩera itherũ no ona kũrĩ oroũgũo haha kũrĩ na ihũa rĩa sunflower rĩrĩa rĩkoretwo rĩkũgĩte thengĩa wa gĩko gĩkĩ gĩothe na maya mothe rĩkũrĩte rĩrĩ na riri na rĩgathakara.

Ĩĩ nenda cia ũkinyanĩria nĩ ciagĩrĩire gũkorwo cigĩtũmĩka kũmenyithania mohoro nĩ tondũ, nĩ irutaga wĩra mũnene kana wĩra mwega gũkorwo andũ aingĩ gũkorwo makĩnyuta kana gũkorwo makĩmenya mohoro maingĩ ta makĩbũrũri, ma ũteti, ma ũrĩmi, ma gĩthomo, ona kana marĩa marahanĩka rũrĩrĩ-inĩ kana matũũra-inĩ ma marĩa andũ maraikara. Na rĩrĩa andũ makũhota gũkorwo makĩmenya kana mena ũhoro na ũmenyi wa maũndũ marĩa marakorwo makĩhanĩka kũrĩa maraikara kana ona kũraya na kũrĩa maraikara nĩ makoragwo mena ũgĩ, ũgĩ wa gũikara, kana ũgĩ wa gũikara ũrĩa kwagĩrĩire, rĩngĩ kũngĩkorwo kwĩna ũndũ andũ magĩrĩirwo gwĩchũnga, ta ũhoro wa ũgitĩri, ũhoro wa rĩngĩ kwĩna mũrimũ umĩrĩte andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩnyita ũhoro ũyũ, kana mohoro maya na magakorwo makĩnyita kana magĩchangĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa rũrĩrĩ kana thĩinĩ wa matũũra-inĩ, kwoguo no ngĩhe nenda cia ũkinyanĩria wa mũingĩ nĩ ciagĩrĩirwo gũkorwo cikĩhũthĩka thĩinĩ wa mohoro.

Ndona mbica ĩno ĩratũma ndĩcirie ũhoro wa mĩgũnda, kana ũhoro wa ũheani wa title deeds nĩ tondũ thĩinĩ wa nyũmba nĩkuo gĩkoragwo na wabici kana arũgamĩrĩri a maũndũ mothe megie mĩgũnda kana tĩri thĩinĩ wa bũrũri, na gũkũ nĩkuo macira matwaragwo megie mĩgũnda kana ngucanio cia mĩgũnda o ciothe aah na ndona athuri taya erĩ maumĩte kou ngĩciria maumĩte nyũmba-inĩ ĩno, ngeciria mauma gũshughulikĩra kana kũria, kana rĩngĩ gũthiĩ gũtwara kana kũgĩra title, kana kũria ciũria ciĩgie ũhoro wa mĩgũnda thĩinĩ wa nyũmba ĩno.

Aah ngĩciria ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wongererekete mũno kana na njĩra nene gicigo inĩ gĩakwa nĩ tondũ andũ nĩmakoretwo makĩhĩmbiria aah tekinologĩ ya kũgũra kana gwĩtia irio kana gwĩtia mabataro mao kũgerera mĩtambo yao ya thimũ aah na andũ nĩmakoragwo magĩtia kana kũgũra indo ta irio kana indo ĩrĩa mangĩkorwo magĩbatara ta cia nyũmba thĩinĩ wa mũtambo ũyũ wa Glovo na mũndũ akoragwo akĩ agĩtia kana kũgũra tũge nĩ irio mũndũ arenda na nde no ũhoti kana ndena ũhoti wakũrũga irio kana nĩ arenda kũrĩa kĩndũ tũ kũmana na nja na nadangĩhota kũrũga kana gũ nĩarenda kũrĩa kĩndũ kĩerũ na mũndũ nĩ akoragwo akĩgũkĩgũra o ũrĩ na thimũ yakũ ũgakorwo ũkĩgũra nakũrĩhĩra na ũgakorwo ũkĩreherwo o harĩa ũrĩ na kũogũo nĩ ũcenjetie na ũgateithia mũno nĩ tondũ matĩkoragwo magĩthiĩ njĩra ndaya magĩthiĩ kũgũra irio na mũndũ arĩhaga na ũkareherwo harĩa ũrĩ.

Njĩra cĩa ũkĩnyanĩrĩa wa mohoro cia nenda-inĩ itĩganĩte na njĩra cia kawainda ta terebiceni, ũ atĩ nĩ raithi bata mũndũ ena thĩmũ na nĩarahota gũkorwo akĩingĩra nendainĩ nĩ raĩthĩ gũkorwo akĩmenya marĩa marahanĩka na kũmenya mohoro marĩa maraimĩra hĩndĩ ĩyo, na njĩra ya raithi na njĩra ya naihenya gũkĩra gũtegeemera kũmenya mohoro kũgerera terebiceni, nĩ tondũ mũndũ no akorwo atarĩ hakũhĩ na terebiceni na ndũngĩkorwo ũgĩthĩe na terebiceni harĩa o hothe ũrathĩe tĩ kũndũ gwothe ũgĩthĩe wĩna terebiceni no wĩna thĩmũ yakũ na nĩ ũrahota kũingĩra nendainĩ nĩ raĩthĩ mũno gũkorwo ũkĩmenya marĩa marahanĩka na maũndũ marĩa mũndũ arabata gũkorwo akĩmenya kũgerera nendainĩ na oho agakorwo akĩhota gũtũmanĩra kũrĩ andũ arĩa agĩkorwo akĩenda kũmenyithia ũndũ o wothe ũrĩa agĩkorwo akĩmenya ũhoro o wothe ũrĩa akoro akĩmenya kũgerera nendainĩ, kwoguo nĩ raĩthĩ gũkĩra gũkorwo ũgĩtegemeera kũhuthĩra terebiceni.